Garissa nĩ kũndũ kũmwe gũkoragwa gwĩ kũmũ mũno, no arĩmi nĩ manyitaga itemi na njĩra ya ũhandi wa indo ta mũhĩa, mũhĩa nĩ irio ikoragwo igĩtũmĩka nĩ andũ ũhoroinĩ wa kũruga ũcũru, oho nĩcikoragwa cigĩtũmĩka kana mũhĩa ũcio nĩ ũkoragwa ũgĩtumĩka nĩ andũ, harĩ ũhadi wa irio cia ng'ombe, tondũ rĩrĩa mũhĩa rĩrĩa wakũra nĩũkoragwa ũkĩhuthĩka nĩa arĩmi kana nĩ ng'ombe cia iria nĩgetha ihote ikĩruta iria rĩingĩ, oho mũhĩa ũyũ kana mwere ũrĩa onaguo ũhandagwo kaũntĩinĩ ya Garissa, nĩikoragwo igĩteithĩrĩria harĩ kũthondeka ũcũrũ ,ũrĩa ũgĩkoragwa ũgĩteithia andũ ũgimainĩ mwega wa mwĩrĩ na kwoguo gũteithĩrĩria mũno, kwoguo arĩmi amĩgũnda mĩnini nĩmanyitaga ũtemi mũno ũtongainĩ wa ũrĩmi nginya kaũntĩinĩ ĩno ya Garissa ,ona wakorwo nĩ kũmũ mũno nĩmakoragwo makĩhanda kana magakorwo ningĩ nĩmaiga mahiũ ta ngamĩra, iria makoraga makĩendia makona mbeca, kana makahanda irio irĩa ikũraga kũndũ kũrĩa kũmũ mũno na kwoguo kũnyita itemi ũtongainĩ wa ũrĩmi. Uguo nĩ ũndũ ũteithagirĩria mũno harĩ gũkũria sekta ya ũrĩmi.